Eng yu anoe governor nepo county nepo Nyandarua kopoto rubeiwonyi, wajumbe, ak members of county assembly kopoto kandoik alak chepo county nepo Nyandarua. Katuiyo kandoichu eng um tuiyet nepo saet nepo kila kenyit. Tuiyoni koyoe counties tukul um chepo emetap Kenya boisietap saet nesochin kandoik ak boisionik tugul chepo county. um Mie kot mising kesochi county koboto en boisionik tugul ak kandoik sikobit um komeng'is eng oret nekararan ak koyai boisiet eng oret nekararan.

Nkaker ni abwoti ng'alalet amu Safaricom kokonu kosulda ng'alalet eng biik oeng anan ko biik chechang chelochin eng oret um nenyumnyum. Safaricom kokeny kokochin biik chelochin koyokchigei chepkondok ak um koyai tuguk alak chechang kou um ng'alekap um mosoknotet um neimuchi chito kocheng ki aketukul eng um mosiknotet ak kobit konai kit netesetai eng emet, koker logoiwekap emet, koker ki aketukul netesetai eng emet kou polotet ak tuguk alak chechang chemite mosoknotet. Safaricom kokonu nyumnyumindo eng ng'alalet ak mosoknotet, ak um ng'alekap chepkondok anan ko m-pesa.

Bo komonut boisoni amu ikochin borto komuny. Ng'oyai chito boisiet neuiy, anan ko boisiet neoo, ko bo komonut koyai boisioni amu um ikochin borto kosich kamung'et akokochi um borto kora kotililit. Amuu ni ko ageng'e ortinwek che ikochin borto kotililit. Agokochi borto kora kosich kamung'et, um ye kakoai chito boisiet mising, ng'ot koit kong'et, kokochin mong'onet anan um kibeberowek chebo borto kosich kamung'et, um akosich kowek eng' oret ne kararan. Nitok kokonu um kosich chito chametabkey kora nebo borto.

Ng'oker nii obwoti tukuk chechang, netai ko mung'aret amuun Eldoret town ko akeng'e en taonishek cheechen en Kenya, en betushek chetomo kochang'a mising chekikobata ko kikilonye lorit town koik city, ng'unon kokochin koet mising, en noton ko amunee sikowoo mung'aret netesetaa en Eldoret town, mung'aret nebo tukuk chechang ko kong'etekei ing'oroik, tukaa ak tukuk alak tukul chetesetaa en sireishek cheechen, kiit akee neobwoti ng'oker Eldoret town ko teksosiek cheechen chebo ghorofa ak ofisishek cheechen.

En yu, anae Aden Duale, notok ko minister nebo health, ak Kithure Kindiki, notok ko rubeiywot nebo president nebo emetab Kenya. Eng' let, kokiy minister nebo defense Aden Duale, ago kiy minister nebo interior Professor Kithure Kindiki. Icheket che kii tononchin ng'alekab ribet ab kalyet eng' emet. Eng' yu agere koname kiit ne kakisir National police Service Level four hospital nebo um Mbagathi. Nitok ko kiit, anan ko kakwoutiet ne kiibe icheket sikobiit um kobiit, chametabkey eng' polishiek anan ko ribiikab kalyet eng' emet